Andũ a kwenja njuĩrĩ nĩmathũkaga mbeca njega ma kwenja andũ. Ũhũthĩri wa macini cia kwenja ũteithagia na njĩra ya atĩ, rĩrĩa ũkwenja na macini, nĩ ũkwenja andũ aingĩ, nakoguo noũthũkũme mbeca nyingĩ mũno. Kaũndũ gakerĩ nĩ atĩ, rĩrĩa ũkwenja na macini, nĩ ũgiragĩrĩria gũtema mũndũ tarĩrĩa ũrenja na kanyũĩ, tondũ kanyũi ũkĩenja na naihenya no ũteme mũndũ ũtakwenda. Kaũndũ ga gatatu, nĩũrigagĩrĩria mũrimũ wa maciringi. Tondũ rĩrĩa ũrenja na macini, indo ici cia macini nĩ ũikagia ndawa. Koguo rĩrĩa ũrenja andũ ĩkagĩrĩrĩgia maciringi kana mĩrimũ ĩria ya ngothi.

Kaingĩ arutwo nĩ maceragĩrwo. Nĩma gũcererwo kĩrathi gũkoragwo maumĩrĩra atĩ mwarimu noahe mũrutwo ũcio ihera nĩũndũ wa gũkorwo agĩcererwo kĩrathi-inĩ. Ningĩ nĩmoragĩrwo nĩ gĩthomo tondũ angĩkora mwarimũ anjĩrĩirie gũthomithia, nomũhaka angĩkorwo nĩ orĩirwo nĩ mathomo ma hĩndĩ ĩyo. Kaũndũ kangĩ nĩ atĩ, mũrutwo no akorwo akĩingatwo mũciĩ arehe mũciari angĩkorwo nĩ aracererwo kaingĩ na kaingĩ. Na koguo ĩgakorwo nĩ kaũndũ koru harĩ mũrutwo, na rĩgakorwo rĩihera rĩnene mũno harĩ mũrutwo rĩrĩa egũthiĩ mũciĩ kũgĩra mũciari wake.

Tekinoronjĩ nĩ ĩhotithĩtie andũ kũigua nyĩmbo na thauti nene. Ũhũthĩri wa hoofer, cia thauti no kũrehere andũ mathĩna maingĩ. Ũmwe wao nĩ atĩ andũ nomaiguage inegene rĩingĩ mũno, na makaremwo gũĩka maũndũ mao. Ũndũ wa kerĩ ciana iria ciĩthukuru no ciremwo nĩgũthoma tondũ wa inegene rĩu, rĩrĩa rĩrehagwo nĩ thauti nene cia hoofer. Kaũndũ kangĩ gagatatũ, andũ aingĩ no marware, mĩrimũ ya matũ, nĩinegene rĩingĩ, kana ona kũrĩo nĩ kĩongo nĩ inegene rĩingĩ rĩa hoofer. Kaũndũ ga kana, arwaru aingĩ thibitarĩ-inĩ ona ciana mĩci-inĩ no ciremwo nĩ gũkomaga niũndũ wa inegene rĩu rĩrehagwo nĩ hoofer.

Maũndũ marĩa mbeca mahũthagĩrwo mũno bũrũri wa Kenya, nĩ maũndũ ta maũrigitani, maũndũ ma gĩthomo, maũndũ mairio, na maũndũ mabarabara. Mabũrũri marĩa mamateithagĩrĩria nĩ ta bũrũri wa Amerika, bũrũri wa China, bũrũri wa Canada, ona bũrũri wa Germany, nĩ ũteithagĩrĩria mũno harĩ maũndũ maya marĩa matumagĩra mbeca nyingĩ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya.

Ma ma motungata marĩa ma gũthaitĩra maũndũ ma hinahi marahũthĩka thibitarĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ naniĩ, na nĩmarĩ wagĩrĩru, nĩ hamwe na kũgĩa na ambulance kana ngari cia gũteng'eria arwaru o harĩa hothe mangĩkorwo marĩ, nginya mĩciĩ-inĩ, kana mangĩkorwo marĩ thibitarĩ-inĩ ingĩ. Na koguo ambulance ici nĩitũmĩkaga gũkuwa arwaru acio na kũmakinyia thibitarĩ-inĩ ihenya. Koguo arwaru acio magakorwo magĩthaitĩrwo mĩoyo yao na makaga gũkua nĩ ũndũ wa gũthaitĩrwo ihenya makinyio thibitarĩ-inĩ ici. Kaũndũ kangĩ, thibitarĩ ici nĩ ikoragwo na mĩrukĩ nĩgetha arĩa mararemwo nĩ kũhuhia magakorwo magĩtũmĩra mĩrukĩ ĩno na magathaitĩrwo mĩoyo yao nĩgetha matigakue.

Kũnyitanĩra hamwe na bamĩrĩ, kũruta wĩra nĩ hamwe na kũruta ta mawĩra mamũgũnda, harĩa mũnyitanagĩra mũgathi mũgũnda, na mũkarĩma kana mũkarĩmĩra irio, kana ningĩ mũkagetha magetha marĩa mangĩkorwo memũgũnda. Hamwe noguo, no mũnyitanĩre na bamĩrĩ, kũruga iruga hĩndĩ ĩrĩa mũngĩkorwo na iruga tarĩohiki, kana iruga o orĩngĩ mũngĩkorwo narĩo. Kaũndũ kangĩ nomũnyitanĩre na bamirĩ gũteithĩrĩria rĩrĩa ũmwe wanyu ahatĩkĩtwo nĩ ndwari, na njĩra ya kũmũteithia na kũruta mbeca, na kũmũrĩhĩra thibitarĩ. Onaningĩ nomũnyitanĩre na bamĩrĩ, ũmwe wanyu angĩkorwo amũtigĩte na gũkua na njĩra ya kũhotha mbeca cia kũmũthika kana kũmũhurũkia.